Ore enatoki, naa enkiguran wedala onkera enoshi naji meeting festival nadala nkera osukuulini kumok. Neeku ore ena naa, ena naitoduari inapa kiasin oltung'anak liapa, eton itu eponu ilashumpa aponu eh aponu ai colonise iyiok. Neeku ore ena naa eh enkiguran naitodolu tiatua, naitodoli tiatua loshon le Kenya lompukunot napaasha. Anaa yiok irmaasai kirany iyiok, kerany irkulie nerany ake irkulie. Eh neeku enkiguran ena osukuulini ashu iltung'anak ake le Kenya.

Ore enkibelekenyata oloing'ang'e, na kidim, na kidim aisababisha metaa ketumi enkitayunoto sapuk endaa arashu enkiti. Ore tiatua ina, ore enkibelekenyata oloing'ang'e, matejo nai ah te anaa tanakata inoshi daiki napiki atua greenhouse, naa kidim nai idaiki naijo irnyanya. Kidim ataa atoki tiatua oloing'ang'e sidai. Ore nai endaa enakata ena kwashen nemeunoyu tiatua nkwapi naijo no Suswa ashu nkwapi natii enkolong sapuk tenkaraki, keyieu enkijape na keyieu enkiti are penyo. Ore si idaiki naijo enkano, na keyieu naji, keyieu naji iwueitin natii enkolong. Inkuti wuejiting naijo kisiasha naidim nai atokunye nidim atoishoto aitobiraki. Ore si enkibelekenyata oloing'ang'e, na kidim nai ayau mukurt ashu imoyiaritin napaasha, neeku eh kidim ataa ki affect oleng enkitayunoto endaa. Nejia.

Ore ena naa, enkoitoi nidim aitubulunyie nkaitubulu orkeek tenakata naa, nodimu, arashu normashungai eh tiatua aitubulu nkaitubulu enye. Miata laterera lenye. Neaku ore naaji enidim aataasa naa, idim aitayu intona enye nipik atua ashu, atua nkarara naatii nkulupuok atua we enkare, naa keim laterera teningenoo tiatua ewueji naaji naa keim ekolong ashu tenitoki aitayu too kulie olongi naa kidim kulo aterera kuna tona atubulu atoiu ilaterera aitoiu laterera lenye metubulu naaidim atuuno lelo metaa irkeek obulu aaku sapukin pi eh ashe.

Ore enasiai naa, kadamu nai daikin nagira netaa kegira abaya erishata nagira aku. Tanakata idaikin tanakata nayia enaa impoosho ashu minchi. Ore kuna daikin naa daikin nagira aiteru anapisho, anapisho anap idaikin, eta kebau erishata nanapisho sininche apik idaikin enche apik atua ibenek enye. Idaikin tanakata naijo kuna mpoosho, neton enyori kuna poosho, idipa atanang'ai intapuka enye neeku kiterutua apik ibenia enye. Ina nana daikin nena nagira ajing' ene neeku, inatoki atadamua padol enadaa. Ekaitadamu si, nena daikin nanu atodua.

Ore ebae naitiship tenasiai na njere, kegira kuna daiki anapisho aitobiraki. Naa ore tonkolong'i naponu naa, ekerishie iltung'anak esumash. Kidim iltung'anak anoto endaa. Na ore si kuna enaa enatuuno kulo ng'anayio, naa etuunoki tonkoitoii naijo kegira alidakino metaa midim atusulari, midim atigilata kuna keek enye nairoshiu, amu keeta intokiting nagira airishaa, naa endaa sidai nagira apuku sidai oleng.

Ore tenkiterunoto, na kadolita inkujit nagira abulu nanyori sidain nagira abulu. Ore si enkae, ekadolita inkeek nauno, ah impositi nai namarita enkiti weji tiatua eh tiatu ena enang'. Ore enkae toki, akadolta si olchani sapuk. Ore ele shani, na kegira aitayu ntapuka enyenyek. Ore kuna tapuka na ninche kejo peponu anang'aa intapuka piteru apik irng'anayio. Ore ele shani na kadolta ajo keeta oloip aitoki, nemanita si irkulie keek. Ore enkae, ekegira ele shani aiteru apik inampu anapisho. Nejia.

Ore tenapisha, na ore entoki ore ebae nadolta naa, ketii oltamoyiai oirragita tiatua emashini. Ore ena mashini, ore si enkae toki, netii iltung'anak oetuo aman oing'orita enamashini laijo kegira ashipakino irkulie. Ore entoki naidim atolimu tenapisha na njere, ekegira kulo tung'anak ashipakino kuna mashinini, netuoki aas nagirai asisho tenewueji aitumia, peyie ping'urari tenaa kidim aishiunye iltamoyia ashu tenaa kidim ataret maisha, ashu enkishui oltung'anak, metaa kesidai naji, metaa ketii ewueji neishaa ashu, metaa kitoki adumu tenkae woji apa tenkae roruata apa netii, pitoki apik enkae roruata. Neeku mashinini adolta oltung'ani lomoi, logirai aitamanaa tomashinini sidain naijo ketiu enaa keng'ejuko.

Ore tenapisha naa ore entoki nadolta, na iltung'anak kulo lositima loetuo, aitobir ositima. Ashu iltung'anak loigeroki tesirkali, metaa kidim ai hudumia iltung'anak ashu aisho iltung'anak ositima. Neeku ore tenewei na keetuo aponu aitobir ositima. Ositima eetuoki aitobir tenewueji.

Eeehe ore entoki naidim nanu atejo nchere ore paa ketii ilainyiangak naa ore naaji iltunganak oomir, kunatokitin naayieu kulo tunganak naa wore niche naa kepuo nena wuejitin neetii ilainyiangak. Niaku ore entoki najoito naa ore ilainyiangak loontokin eji naa keyau oleng netimiri nena tokitin n aas inyisnguni. Neaku keyau ilamirak neyau dii enkiyianga ekuna tokitin naamiri.

Ore tenapisha, naa inkera kuna kuna esukuul nagira aisuma, nagira aisuma. Ore tidialo ina, naa njere, ore kuna kera esukuul nakeeta ake imashinini ompukunot napaasha, naifim ataretoki ninche misumata. Neeku imashinini kuna naidim ataret naretoki nkera misumata, pidim nai aisuma lessons enaa computer, naa keyieu imashinini, naijo impukunot osimui, pidim aisumata. Inkera esukuul kuna.

Ore tiatua ndamunot ainei naa ore kuna naa nkera esukul kuna .Ore kuna kera esukul naa egirae aifunga mitumiya mashinini ashu egirae eitengen engena nchere naidim aitumiyia kuna mashini opmukunot naapaasha pee eidim ninche ataas siaitin ompukunot napaashari. Neeku ore kuna naa nkera osukulini.

Mm ore tene wueji naa kadolita oltungani oibungita esimu, eh neibungita ekipande eh ore tiatua ena simu negira ele tung'ani atem ajo ajing eh empesa enye. Ewueei neisudorieki iropiyani eh mshwari. Egira ele tung'ani ajo angamu ashu eiriwaa iropiyani ashu egira ajo aitayu iropiyani tiatua eempesa enye. Ewueei neisudorieki iropiyani tiatua ena tiatua etoki esafaricom. Mm tiatua olaini lesafaricom.

Ore tiatua enewueji, naa itodolu intokiting inkiasin nidim anoto, teniata enkadi, nidim anoto tiatua serkali kitok,e Kenya. Yani inchugulitini kumok nidim anoto, ashu inkiasin sapukin nidim anoto ira, ira oltung'ani le Kenya.

Ore baat, osupukuuni nadamunyeki eimieki sheria olari letikitam otomon, naa njere, keji petumi enadamu sheria, ore apa ena sheria apa nainyaakaki aitobir, pitokini aitobir enkae naidim taata, naidim aisudoi moj, sheria moj naidim oltung'ani ataasa, na kitadamu yiok ajoki, ekiata sheria, na ina pee, ishaa nai nikidamu.

Ore emoyian ebiitia, neton asapuk oleng neton elala tiatua iltung'anak kulo lemeeta iropiyiani kumok, ashu kulo tung'anak lemeidim ate oleng, njere, ore kulo tung'anak lemidim nche ate oleng, nemeeta ropiyiani entoki ebae edukuya. Ore kuna ropiyiani, naa kifaa nai pinyang'unyeki irkeek, kulo loo, kulo loifaa nai nishiunye ashu, me nishiunye ni punguza ashu netaa kiti, ena biitia. Ore lolo keek nepu ajo kegoli oleng bei enye. Neeku ifaa nai neeta iltung'anak, ninepu ajo iltung'anak ota ropiyiani ninche lolo oidim ashomo aing'oru kulo keek, ninche kigira aimaki ARVs, kulo keek noshi loidim airidiusa oloidim ai punguza ashu loidim aitaa kiti, kuna ena biitia. Neeku ina peeta iltung'anak kumok, pa kore iltung'anak kumok lotii osina, ninepu ajo egira emoyian ebiitia nche ai sumbua oleng.

Ore tenewueji, naa itodolu igaari nara enkampuni esirkali. Ore enaampuni, naa ore enaampuni naa ishoo ninye hali ashu ishoo nai ninye teknolojia, enegira sirkali e Kenya, aret iltung'anak tenkishooroto e teknolojia ashu, ailepunye maisha onkera esukuul ashu, ashu oltung'anak lenyenyek eimu enkoitoi e teknolojia.

Mm ore olosho le Kenya naa, ore intokitin naisho iyiok mayau imusunguni kumok alang le Africa naa, nchere kiyata iyiok inguesi nai kumok ashu ekiata lelo kutot loo nguesi kumok. Neaku ore ninye maasai mara netii inguesi kumok, iltomia, irngatunyo, olowuark keri onena nguesi muj. Neaku ninche naishoo iyiok eh rishata pee eponu lelo musunguni kumok aponu aingor naa ninche naaji nayau. Ore si enkae toki naa ore olosho le Kenya ekeponu imusunguni aponu aingor irkuaki lolmaasae ashu eponu aingor irkuaki lorkuliek oreren ake leme irmasaae. Kenyor ninye lelo musunguni loo loreren lelo kuaki ashu lelo kereti lena nkop ang eh.